Kũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ nĩ kũmũbundithia ũrĩa mũndũ ahũthĩraga macini ĩyo. Macini ĩyo nĩ ĩrĩa ĩkĩragwo thitima-inĩ, mũndũ agakia na nĩ getha ĩkahota kũruta rĩera rĩrĩa kaingĩ rĩkoragwo rĩauma rĩgucagia gĩko kĩrĩa kĩ gĩtĩ-inĩ. Ũkĩmũbundithia no nginya ũmuonie ũrĩa egũĩkĩra macini ĩyo thitima-inĩ, harĩa egũcoka ahihinye nĩ getha yakane. Ona ningĩ ũrĩa abatiĩ kũmĩgĩrĩra, ta rĩngĩ mwena ũrĩa abatiĩ kũigĩrĩra gĩtĩ-inĩ, nĩ getha ahure na nĩ getha atigĩrĩre gĩtĩ nĩ gĩathera. Ona ningĩ nĩ ũbatiĩ kũmwĩra akorwo na ũbacĩrĩri mũnene, tondũ macini ĩno ĩngĩhũthĩrwo ũru no ĩtuĩke ya gũthũkia itĩ.

Handũ haha nĩ haroneka nĩ bengi nene, ĩrĩa ĩkoragwo taũni-inĩ, na nĩ kũroneka kũrĩ na andũ aingĩ arĩa mokĩte gwetha ũtungata. Nĩ tũrona andũ amwe nĩ kũingĩra maraingĩra, ona hĩndĩ amwe nĩ marĩkĩirio nĩ mahetwo ũtungata wao nĩ gũthiĩ marathiĩ. Na mĩrango ĩyo nĩ ĩroneka ta ĩhingĩtwo, na kaingĩ rĩrĩa mĩrango ya bengi yahingwo, mathaa makoragwo me mathiru, makoragwo kaingĩ mathaa ma hwai-inĩ, rĩu marenda kũhingĩrĩria arĩa moka macereirwo, arĩa mauma kũu thĩiniĩ kana megũkinyĩte tene o matungatĩrwo.